Eetai mpukunot omasaa kumo eetae entoki naji printers naitaunyeki ntemat neetae sii entoki naji laptop naisumare nkera ore si tesiai esimu nitumiai aisumie kuna simui onkaik aisumare.

Ee aidim atolimu adolita ajo enkuku ena nijio egira adaa ore sii ena kuku naa ijio ekemuoi ore sii ena kuku naa kiborr ena kuku neeku ninye adolta.

Ore tenadol ena siai ore entoki nadamu naa enchan sapuk nasha alafu netuuno oltung'ani olchamba nejing' ena are olchmba aiput nemipang'ita neeku naa iputa enkare enoshi kata taata iputa enkare olchamba nesapuku enkare alang'u ometaa enoshi naa ekerr ipaek.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ilameyutin sapukin oimaa irmaasai sani sana irmaasai nidol ajo etuata ilchambai meeta nksihu nkujit neeku na olameyu enkop ebaiki nemetii nkariak enkop neeku enadol ena pisha naa akaitadamu entoki torrono oleng' amu olameyu naa itodolu ena pisha.

Kadolita nkukui sidan naiboorr naa safii kimanisha ajo ore kuna kukui naa inaagirai aaramat esidai naa inaata sii afya neeku enadol kunakukui naa kadolta ajo eeta kuna kukui oramatiei sidai naa inaata naa sii maana amu ibala ajo nkukui naata quality.

Ore entoki nadolita tenewueji naa adolita iluat are oonkukui amu adolita kulo shogooni oorok nadolita ele loiborr, ore sii entoki natoning'o ashu ormarenge latoning'o naa eetai oshi iluat are oonkukui eetai broilers kulo loonkiri neetai nena naaji layers kulo lormayaaini neeku ninye duo nanu ormarenge latoning'o.

Adamu pii enkolong' nataasa ena siai, nataasa te toonkampunini tofautini neeku ore entoki naatimiraka naa ena hali naa apa oonkang'itie amu ebaiki nemetii ang' toki niyieu nilo alo atalu ebaiki nemeetai enkurma nilo alo atolu naa ena kibarua ninche etumi .Neeku ataasa enasiai naa ena siai ake sii naai nemeetai toki naatimiraka mashomo aas ena siai naa kibarua naa ninye etumi.

Kadamu ajo keetai imbatai enaa tenewueji amu adolita mbataai are naata nkera ore sii mbataai naa keetai toonkang'itie egirai aifuga nenyai siii irmayaai lenye nenyai sii ninche neeku nadolita siinche kuna bataai ajo ibala ajo inaata inaagirai naa aing'orr esidai amu ibala ajo inaata afya.

Enetipat ena siai amu adolita nkishu tenewueji nadolta sii ajo nkishu e dairy ashu nkishu e kule ninche adolita tene wueji naa enetipat enabaye naatai nkishu ekule amu keeta ninye nkishu ekule faida amu elepi nkishu e kule nemiri nena ale nitumieki iropiyiani netumieki naa nkulie tokitin, neeku adolita ajo enetipat ena baye naatae nkishu e kule aa nkishu edairy amu keramat irmareita naa endaa naatii sii.

Ore tenewueji nadolita entoki naji greenhouse ore ena aji naa idimi aatuunie mpuka neunieki ilnyanya arashu kitunguu ore naai imbaa niyieu niata tenewueji ing'as ninye naai aaku iyieu niata entoki najo ilashumba labour arashu iltung'anak naai ooas esiai tenewueji neyieu enkai naai niata enkare entoki edukuya eyieu niata enkare amu itumiai naa nena tokitin nauni enkare neeku ore enkai toki niyieu empeku aa enolnyanya taa arashu enoo mpuka ashu ene kitunguu niun naa tenewueji.

Ore tenewueji nadolita ntare naa enetipata ena siai naifugai ntare amu ore naai ninye tormaasai toltung'anak lijio iyiook naa ore ntare naa mali tooi tormareita naa kitumiai ntare toonkoitoi kumok amu ninche toi isumieki nkera aa naa ninche tooi endaa naatai amu ore enoshi kata meetai enkurma naa nche teenyaai nemiri toi ninyiang'unyieki sii endaa tena ore eneisho naa enkine netumi kule, neeku enetipat ena baye oleng'.

Enetipat enabaye temurua natii amu adolita ntare tenewueji, ore intare tormareita naa ninche imali naatae amu ore tanakata naa teneshukuni enkera school fees ninche taa emiri pee elakieki school fees naa ninche tee endaa naaitai sani sana too nkuapi tormaasai ninye amu indim ninye naai aateyieng' nenyai nemiri toi sii metaa iropiyiani ninosieki nena pisai kulie tokiting' naa teneisho naai enkine neoki kule amu endaa siinye.

Ore ake teneweuji naa kadolita enkampuni mayiolo ake kene simiti kenaitayu enkurma kadolta ake ninye enkampuni nadolita ilorin tenewueji kulo naa loonap intokitin iloitijing'u intokitin oloonap, neeku ninche adolita tena pisha adolita ake ninye ajo enkampuni ena ninye naa ena.

Ore huduma centre nataaniki nanu tenkop ang' naa Kajiado Huduma Centre elee naa kishooyo taa naai huduma sidai amu ore tinewuei naa intau birth certificate oo nkera nintayu sii ID naa kesieku tenkata nemelakua neeku kesidan nkiasin amu keking'amuni tinewueji nikinkilikuanishoreki nikintaasa naa ina toki naa ninye nikiyaua enaa ID nikiyaua enaa birth certificate oonkera nikiyaua nitum akeenye tesiokinoto.

Ore inkibelekenyat sidan naayau teknolojia etaa enye apa keetai entoki naji drip line naa inche itumiai naai aitookie ilchambai neeku ore enkare netaa kitumia te nkoitoi sidai amu meekure naa enkare nalo ake fuaaa etaa ekelo enkare pole pole ore sii enkae etaa teneyiueni neturishoi etaa keetai ake iltarakitani, neeku ninye taa enkoitoi sidan nayaua teknolojia nitobirr sii irkeek ooshi ilchambai naa pee migil nai intokitin nijio wadudu aajing' indaiki neeku ninche naa nkoitoi sidan naayautua naai teknolojia.

Iyolou ilomon tobkoitoi kumok amu eti ninye enkoitoi esimu amu iriwaa rkiliku tosimui nelimuni na ajoveetae na nani enkoitoi ngejuk naigilaki atum tenkoitoi technologia tesiai enturore neeta sinche ntifini ningoritae nena na nitadoliluni toi mfano nitodoluni ajo kaji inkonko piturishosho na kakwa kiek oifaa peoshi irkiek neaku ninche na etumieki nkoitoi tialo esiai enturore